Kampunisiek cheuu safaricom koimuch kotaret en somanetab kokwet, en ortinuek cheterteren. Amuun safari com kokonu musuaknotetab kasari kogochin lakok asikobit kosomesomanen icheket akicheng tuguk alak tugul chemokienge lakok chesomani en soet . Koboisien sokat noton nebo safaricom. Safaricom kora kotareti en somanet amuun anan kokoita icheket rabisiek ih kotareten lakokab sugul